Kesidai tenishoribnkera kutiti erishata tiatua enkisuma ore entoki edukuya na kesieki nkera angeniki enegira enkisuma aikunari ore entoki eare na kesieki kibung nkera kutitik enkisuma tesiokinoto neaku nai aibung aendelea ailepunye enkisuma enye tesidai.